Kore ntoki nadolita tene naa nkiri naa kore ntoki ekwee iyas iyaa sahani nidung'dung'oki nenia kirii naa keyari piata lalem lodungie niata sii loshi kejiko ejii uma nidungdung nipik inia sahani kore otoki taldee juice ladolitaa tene ng'oji keatai lgnanayo liyaa tanaa sii lmachungwa tanaa lkulie kumoo nipik atua inia anda mashini nikinshoki tende ng'oji alafu nirony meikurkuro kore peidip aitai ilo juice niyau nglaas alafu nibukokii.

Kore ntoki nadolita tenee naa lpilipilini naa kore kuloo pilipilini keitibir ndaa neisho sii petaa keata ng'usul supat neishoo sii abaki ltung'ani metamaa ndaa sapuk tanaa anya ndaa aitibiraki amu keitusupat ndaa oleng'.

Kore ntoki nadolita tene naa kabishii nadolita sii ale tung'ani opikita kuna puka nkaree naa kore ntoki naitiship oleng' tana siai ana mashini napik kuna puka nkare amu keisuaya nkare neitabaya kuna puka abaki tanaa kera kumok oleng' neitabaki mpuka pooki nkare naa amu kore tanaaku inap nkare aloo arapuu nkare nilo apik kila mpukai anapuu abaki matejo aitumia abaki lkini piraa naaku meitabaya nkaree aitabaki nmpuka pooki naaku inia toki naitiship tana siai.

Kadamu apa kitii sukuul ajo kelikini yoo ajo anyo peepiki kuna kujit kuna pukaa naa kepiki pootum aibooi nchan nkatai nashaa pemeyaa nchan pemeya nkaree nkulipoo notum sii aibooi ldama pemeishu nkare natii nkulipo pootum mpuka atubulu aitibiraki tesekunoo oleng'.

Kore ana siai naa nkiremoree elotoro naa kore kulo otoroo intibiraki naa ngoji nopuo apik inia aishoo nindim aitumiai lpirai tanaa intumia abaki ntoki natuwaa mabati nirapu tanaa ilo pira niik tong'oji supat nemetii, nemetii abakii nkuroroto oleng' tanaa ng'oji neisia niik ilo pira alafu niyeki otoki kulo otoro nkaree peme pemeirana apuo abaki anya suom tanaa anya ltung'ana kore piik nang'asu taa lotoro amany nepik naishoo kore talapatin okuni tanaa ong'uan nulo aitai niloo naa aitai inia aisho amu ketijing'a naisho inia katai.

Kore ena bayi naa unote e mbukaa naa netipaat oleng ena bayi amu idiim atuuno mbukaaa kumook te nkitii ng'oji, amu kelelek naa mpikataa eo kuloo kuloo mpaipi amu idiim naa atipikaa niuun mbukaa eno aitibiraki, aitibiraki nipiik sii nelelek sii mpikataa enkare amu amu mituum naa apiik ng'oji sapuk kore ake pii ang'as nkare na kekinii ng'oji nipiik. Nipiik enia aare nelelek sii pee buluu kuna mbukaa aisooki amu mee laau naaa nkare.

Kore ana siai nadolita tene ng'oji naa nkutubulnoto elashao oing'ua noshi kishuu najii saiwolii naa kore peibelekenye ana bai oleng' naa tankarake eewaki naapa noshi kishu kienyeji ana kop naaku mokure apa eatai naa kuna saiwali naa inia toki peibelekenye oleng' amu mokure naa etumii kuna pekui oleng' nomokure sii eatai ng'ai ng'oji , ng'oji notumekii naa kore abaki tinitum naa kogol bei oleng' mudup naa ainyegu.

Kore ntoki naitiship tana siai naa kore piingasu apik nkare akee ale shampa naa kolo nkare asiekii abaki naa ng'oji duo nabaki alee shampa amu kore ale mtaroo keitesioyo nkare neitabaya nkare ng'oji pooki nerawi duo talee shampa naa kore otoki ana aree mesioki amitaa amu keisapuk naa ana aree natipikaki ene ng'oji naaku mesioki amita naa kobulu ndaa natipikaki ale shampa asieki nobulu sii aitibiraki.

Kore ana bai nagira aasa tene ng'oji kadolita naa lkitarini lesuo,m nadolita sii suom tene ng'oji nkishu naa kore kulo kitarini keisaidia naa kuna kishuu nkatai matejo keishoita nkiteng' tanaa keijuljulakine nkiteng' lashe naa keisaidia naa aitai ale ashee pomoo pemear naa ana kiteng' tanaa pootum ana kiteng' atiishoi aitibiraki.

Kore ana siai naa miiraata entokitin arashu beeshara. Naaku kanyoor ena bayi oleng amu keisaidia ltung'ana tenopoo aitamanaa ntokitin neemiir. Notuum ropiani notuum sii ninchee aisaidian lmarieta lenchee tana aisoma nkeraa enchee.